Ka aneno gini, gima bire pacha en ni en kama opidhe dhok mang'eny. Kendo gima oger kae ni en kama oger mondo dhok omodhe kata chiaye omodhe pi. Bang' ka gisea kwath kata gise chiemo e kuma ochiel ne gi nieri. Ng'eny ne igere kuma lach ma dhok nyalo wuotho awuotha ka ok otwegi. Bang' ka gise wuotho kata gisechiemo ma giyieng', to ibiro yaw pi kawuok e tangi ma pigi okete, to donjo kuma olosnegi maber ni. Koro ginyalo modho ka gionge pek mar wuotho mang'eng ka gidhi omo pi. Ng'eny ne itime ne dhok ma iuso.

Ma en rabo oyunga, kendo itiyo kode e yore mang'eny, achiel kuomgi itiyo kode e gengo mondo kik ng'ato kata jogo ma oriwore ariyo ngamadhako gi ng'ama dichuo, koriworw ka ok gingeyo chal margi to onyalo konyo ngamachielo kata onyalo konyo mondo kik ng'ato gam tuo moa kuom ng'amachielo. Tuo ma ng'ato nyalo geng'o gin kaka kute mag ayaki, tuoche kaka mag nyach bende. Itiyo kode kendo e yore mag komo nyuol kata geng'o ich mondo kik ng'ato maki seche ma ok oyikore imiye ji kuondewa mag thieth nono kendo inyiso ng'ato kata ipuonje kaka itiyo kode e yo maber.

Mae en kar thieth mar sirikal, kendo aneno nyadendi ma orwako lau marachar, manyiso ni en achiel kuom joma chiwo thieth e osuptal kanyo, ondiko nying' jogo ma obiro e thieth, hikgi kendo opimogi seche magidonjo e osuptal kanyo, koro eka otero nyig gi ne laktar mondo one jotuo. Ndiko nying' jotuo konyo ng'eyo ni ji adiwa ma obiro e suptal kendo gia e aluora mane, kendo ondiko nyithindo ma obiro e suptal kachiel gi jomadongo mobiro ma oyudo thieth, ng'eye kanyo nitiere bau ma ondiki e kit thieth ma ichiwo e osuptal gi seche ma osuptal chako tiye, ma e picha ma ibiroyude e

Ber ma ayudo kuom timo tijni en ni aneno ka laktar ma olony ne thieth kendo aneno jalo ma onindo e kitanda manyiso ni dende lit, kendo kanyo ero wanene pich wanene masin. Masin achiel laktar oting'o kendo oneno godo kor jatuo ka osomo godo masin ma oketo e mbele ne manyiso ni kanyo ema jatuo nitiere gi rem kendo mae en lony manyien kendo maber mamiyo tij laktar bedo mayot kata jatuo bende yudo duoko mar tuo machande mapiyo piyo maok kaw ndalo. Tijni itimo gi laktar ma olony kendo osomo tijni endi eyo maler kendo eyo ma ong'ith. Mae e

Tijni ahero nikech sama idhi kama itiye tijni, ibiro konyi mapiyo kendo iyudo dwoko mari e sama owinjore, kapo idhi e apisni to ibiro nyisi kata ka pok onyisi ibiro penji kit kony ma idwaro mondo omiyi, kisewacho ti ibiro nyisi kuma ithiye kichopo kanyo to ibiro penji opande mari, ka isechiwo opande mari to ibiro penji ni to idwaro kony mane, kony ma ibirowacho ni idwarono ibirokonyi mapiyo kendo ibiro yudo dwoko mari marni okonyi gi e sano ero ma ok okawo ndalo kata okawo seche mang'eny

Kae en kar thieth, kendo waneno kaji onindo e kitendni mag chiwo thieth kendo waneno ka laktar kata lakteche chiwo kony ne jatuo kendo giwuotho ka ging'iyo chal mar jotuo. Ekor ot kanyo, bende aneno masinde motwe madongo ekor ot maitiyo godo gi jotuo. Mae konyo lakteche ng'eyo kaka jatuo dhi mbele gi thieth mare kendo okonyo ng'iyo kaka adundo mar jatuo gocho. Kar thiethni, ininde mana gijogo manigi pek ahinya kata tuo ahinya ema oyienegi.

Gima biro e pacha ka ang'iyo pichani, to en tuo mar korona. Kendo aneno ka nitiere miyo gi jathieth kata laktar ma miyo orwako abuog rombe. Mae nirwako samoro amora ma iwuok e ot kidhi kamoro mondo kik igam tuo mar korona. Korona ne en tuo marach kendo ne onego ji mapiyo. Kendo jogo mane ogamo tuo korona, ne iketo bedo kar kendgi mondo kik gimi jok moko bende gam tuo korona. Mae ne itimo e kinde ma giyude thieth mondo ginbe gigeng're kik gigam tuoche mamoko manyalo miyogi hinyruok.

Ka anono tijni to aneno nyithindo matindao gi min margi ka omako obokegi mag thieth kata mag nyuol, obokegi nimiyo ng'ama miyo sama oya konyore kata okonyore e osuptal, manyisoni nyathini onywol e osuptal kanyo kendo ninindo e nying' nyathi, kilo mare, nyig janyuol mare, nyig wuon mare, nyig laktar ma okonyo min mondo okonyre e yo maber, mae en achiel kuom oboke ma idwaro ni ng'ato ka ng'ato obed godo e piny Kenya ka, kendo onego orite maber ma ok okethore kata olal nikech pod ibiro dware tiyo kode

Tijni nikod neng'o e aluorawa, nikech ji mang'eny ok oyang'ore mar timo tijni kaluore gi masira ma obedogo, kata ka luore gi kaka ji wito ng'imagi, kaluore gi mach mar sitima. Tijni en tich maduaro chir kendo itime mana gi jok ma osomo weche mag sitima kaka itweyo sitima, kaka ng'ato nyalo timo sama owacho ni stima omuoch kata mach liel kamoro kawuoke gik ma otwe weyni ma otwe mag sitima. Tijni jimang'eny oluore kaluore gimasira mayudo jogo matiyo kuonde

Sama atimo tijni ayudo mor mangeny nikech nyathi bedo mamor ka otugo kod janyuol mare, kendo nyathi puonjore gik mangeny. Ma en kar tugo ma jonyuol bire kod nyithindegi, kendo giyweyo kagigoyo mbaka kagiwer kendo ka gitugo, mae medo yao pach nyathi kendo okelo osiep manitiere e kind janyuol kod nyathi, mae miyo nyathi bende bedo nyathi ma dende otegno kendo ongeyo tugo monyalo tugo gi jowetegi kata joma dongo, en kamaber kendo okwe

Mae en kambi ma ichiwe kony ne oganda mang'eny ma lweny oriembo e thuchegi. Kambi kae, ikelo chiemo kendo imiyo ji nono. Ji biro kendo giyudo kony kowuok kuom jodito mag pinje mamoko kata mae piny, e piny Kenyawa. Ikonyo ji mondo oyud chiemo kaka mor tedo, oganda ,mchele ,kata yedhe be imiyogi nono mondo gigeng' tuoche manyalo makogi. Kata, ginyalo yudo yedhe mathiedho tuoche magiyudo kaluwore gi dak ma gidak godo.

Ka ang'iyo pichani maler, to aneno ka nyithindo masomo, somo kod machine kendo ok giti gi buge. Ma en somo maber manyasani kendo entiere kod lony mamalo. Ipuonjo nyithindo kaka ginyalo loso cartoon mawuotho, kaka ginyalo loso mashinde mopogoreopogore. Ber tijni, nyathi wuok e sikul ka ong'eyo gima wawacho ni tich mar lwedo ma ok ochuno ni nyaka orit tich ma ibiro ndike godo e afis mondo eka onyalo yudo chiemo kata eka onyalo yudo kaka okonyore. Mashindegi dwarore ni

Kawa kawatimo tijni, to wayudo ber mar konyo ogandawa kendo sama watimo tijni wayudo ji mang'eny mabiro kuma wantie, kendo indiko nying gi. Ka osendik nying gi to imiyogi net mar suna masirikal mamalo ochiwo mondo okony godo ji kata jogo ma ok nyal nyiewo net. Nedni konyo e geng'o dhano mondo kik suna okaye kendo obed gi tuo marach ma iluongo ni malaria ma osemiyoji owito ngimagi kendo iyudoni thoro mar ji ok thor dhi osiptal, ginyiewo yath mana ekuonde uso yath.

Ka ang'iyo pichani, to aneno ka mae en puoth majan kendo oseng'wede okete piny kamoro achiel kendo ong'eny, kendo aneno kikete e gari maduong' gi tinga mondo otere e kambi kuma ithilose ma obed majan ma inyalo ti godo e tedo chai kata inyalo use e pinje maoko mondo okelnwa mwandu e piny Kenya

Ka ang'iyo pichani to aneno ka omak dhiang', kendo idhiro mondo odonjie gari, ma nyisoni nenore ni we dhiang' nokawo gowi kamoro togowi otame chulo, koro chunoni nyaka kaw chiaye mare mondo omaki gi jogo mane omiye gowi mondo ochul gowi. Timni itime gi jogo machiwo loan to seche ma ng'ato loan otamo chulo chutho to gibiro gi polise gi chief mag gweng'u kendo inyalo kau gimoro amora kata chiaye moro amora manyalo romo gi omendagi ma ingodo. Ma ok en tim maber kendo osemiyoji mang'eny owito ng'imagi, kendo tinde ji oluoro wach mar ola pesa.